Bũrũri wa Kenya ũkoretwo na atongoria a bũrũri atano gũkinyĩria haha na nĩo, mũtigairĩ mũgathe Jomo wa Kenyatta, mũtigairĩ mũgathe Daniel Torotich Arap Moi, mũtigairĩ mũgathe Mwai wa Kĩbakĩ, ũrĩa warĩ mũtongoria wa kana wa bũrũri mũgathe Uhuru Mũigai wa Kenyatta na ũrĩa ũrĩ gĩtĩ-inĩ rĩu, Mũgathe ndagĩtarĩ William Samoei Ruto. Harĩ aya atano, ũrĩa wa kũririe bũrũri wa Kenya na njĩra nene nĩ mũtigairĩ mũgathe Mwai wa Kĩbakĩ nĩgũkorwo itĩna-inĩ rĩake nĩguo ambĩrĩirie gĩthomo kĩa mũthingi gĩtarĩ marĩhi na ciana nyĩngĩ irĩa citahotete gũthoma cigĩthiĩ thukuru, o ho itĩna-inĩ rĩake nĩguo barabara nene ya Thĩka yakirwo ĩkĩgacĩrithia ũkui na njĩra nene na biacara igĩkũra mũno.

Kĩria kĩrathiĩ na mbere haha na maũndũ mothe ma bata ĩno nĩ mbica ĩroneka ĩhũrĩirwe thibitarĩ , nĩtũramenya ũguo tondũ wa indo irĩa tũrona, nĩtũrona gĩtanda kĩa thibitarĩ, nĩtũrona maĩ marĩa mũndũ ekĩrageo rĩrĩa arĩ mũrũaru, nĩtũrona ndagĩtarĩ na oho nĩtũrona mũrũaru mũirĩtu. Mũrũaru ũyũ aroneka arĩ na thĩna wa kũnĩka ngingo harĩa ngingo yake yohetwo na kĩndũ gĩa kũmĩrũnga nĩguo ĩhone na ihenya oho nĩtũrona ndagĩtarĩ wake akĩmwonia mbica, mũthemba wa xray nĩguo ahote kũmenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere na nĩkĩ ngingo yake ĩkĩte .

Maũndũ marĩa njigũĩte makoniĩ kĩndũ gĩkĩ nĩ maya, ici nĩ mbarathi na mbarathi nĩ nyamũ ya ĩmwe iria ĩhũthĩkaga mũno mahenyainĩ kana macindainĩ ma mahenya. Mbarathi nĩ ĩrĩithagio mĩgũndainĩ ona ningĩ mĩciĩnĩ ĩrĩa ĩheanaga matungata ma gwĩkenia na makĩbamĩrĩ. Mbarathi ici ikoragwo ĩthomithĩtio mahenya na ũria cingĩhanyũka na harĩa ĩngĩkinya na ũrĩa citangĩka. Andũ aya maroneka mbicainĩ ĩno maroneka ta mathiĩte kuo gwĩkenia na kwĩhe mwago makĩhũthĩra mbarathi ici cia mahenya.

Mbica ĩno ĩronania andũ erĩ manyitĩte thimũ, thimũ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno rũrĩrĩinĩ rwaka na rũrĩrĩinĩ rwaka thimũ ĩhũthagĩrwo rĩrĩa andũ marenda kwaranĩria, ũkahũrĩra mũndũ thimũ, ũkamũhe ndũmĩrĩri ya naihenya ĩrĩa ũrenda amenye, oho thimũ ici nĩ ihũthĩkaga kwandĩka ndũmĩrĩri nene kana ndũmĩrĩri nini ũkahota gũtũma na gĩgakinyĩra andũ aingĩ ihindainĩ rĩmwe. Oho thimũ cia kĩrĩu nĩ irahũthĩrwa kũhũra mbica na kũiga maũndũ maingĩ marĩa mũndũ angĩenda gũthiĩ namo gũkĩra tene ũrĩa mũndũ agiĩkaga.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, aya nĩ anake a rika rĩnini arĩa maronekana makĩrĩanĩra irio. Irio ici mararĩanĩra cironeka ta arĩ: ngima, nyama na nyeni. Rĩrĩa andũ megũikarania hamwe makarĩanĩra, nĩmonekaga marĩ na gĩkeno na andũ rĩrĩa mekũnyitanĩra makarĩanĩra nĩmahotaga kwarĩrĩria maũndũ marĩa maramagia mũtũrĩre-inĩ na maũndũ marĩa mamahotete na makahota kũhoya ũtaro na makaheo ũtaro ũrĩa ũngĩmatindĩka na mbere. Anake aya marĩa irio ici nĩmekũgĩa na hinya ona wakwĩrutĩra wĩra wao na wĩra wa matũra.

Mbica-inĩ ĩno tũrona mwanake mũnini ũrĩa ũrarutwo gũtubĩra. Niĩ ingĩruta mũndũ gwĩka ũũ na maũndũ maya, wa mbere no nginya mũndũ akorwo kũhingĩra rĩera rĩrĩa arĩ maĩ-inĩ na akahota kũhingĩra riera kwa ihinda inene nĩguo akahota guikara maĩ-inĩ ihinda rĩnene. Wa kerĩ mũndũ nĩ agĩrĩirwo nĩ kwĩhũthia nĩguo akahota kũrera maĩ-inĩ na nĩguo ndakarikĩre atuĩke wa kũnyua maĩ. Kũgĩa na maũndũ maya nĩgũteithagia mũndũ mũno na ũyũ nĩ ũndũ mwega kũmenya nĩguo mũndũ akahota kwĩgitĩra rĩrĩa angĩgwa mũtino-inĩ wa maĩ o na kana akore mũndũ ugwĩte maĩ-inĩ no ahote kũmũhonokia.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ aya nĩ arutwo a cukuru wa mũthingi arĩa marĩ kĩrathi magĩthoma. Thukuru ũyũ ũroneka wĩ na arutwo matukanĩte airitu na anake. Oho arutwo aya nĩ maronekana maikarĩire itĩ na ndethiki njeru, ici cironekana ciheanĩtwo kuma gĩcunjĩ-inĩ kĩa thirikari kĩrĩa kĩheanagwo kĩa ũkũria wa matũũra kĩa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Langata, kĩa mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ĩtatũ, ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na ĩna. Oho, nĩ tũrona mwarimũ wao akĩrĩ kĩrathi akĩrora ũrĩa marathoma.

Motungata ma mbeca ma thimũ ma M-Pesa, marĩ ngumo makĩria gũkĩra motungata ma mbeca ma Airtel nĩ tondũ wa itũmi ici, gĩtũmi kĩa mbere nĩ atĩ, motungata ma mbeca ma M-Pesa, nĩ makoragwo kũndũ guothe bũrũri-inĩ, o harĩa mũndũ athiĩ, nĩakoraga harĩ na M-Pesa, na akahota gũtungatĩrwo, wa kerĩ, motungata ma thimũ ma M-Pesa, nĩ makoragwo marĩ na netiwaki ya igũru na nĩ mekĩkaga na ihenya hatarĩ gweterera, Mathĩna marĩa Airtel ĩkoragwo nayo nĩ atĩ, Airtel ndĩkoragwo kũndũ guothe bũrũri-inĩ, na nĩ kũndũ kũingĩ na kũingĩ ũtagũkora motungata ma mbeca ma Airtel, koguo Airtel nĩ yagĩrĩire nĩ kũingĩhia motungata mao, o na ningĩ, ĩgacĩrithie netiwaki ciao nĩguo motungata mao magĩrĩrĩre.

Maũndũ marĩa mokaga meciria-inĩ rĩrĩa ndona ũũ nĩ kũgĩa na ihoru inene mũno nĩkũmenya atĩ kiliniki ici cia Beyond Zero nĩciathirire bũrũri-inĩ wa Kenya. kiliniki ici ciambĩrĩirio nĩ mũtumia wa ũria wari mũtongoria wa kana wa bũrũri wa Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta na mũtumia wake etagwo Margaret wa Kenyatta. Kiliniki ici ciarĩ cia gũteithĩrĩria atumia kwohoka hatarĩ na mathĩna, na kaingĩ ciaroraga atumia arĩa me kũndũ kũnene na mathibitarĩ na kũndũ kũnene na mataũni makahota kũheywo ciana hatarĩ na ĩhĩngĩca.

Mbica-inĩ ĩno tũrona kĩara, na kĩara-inĩ gĩkĩ harĩ na imwana cia mĩaka mĩnini iria irongania indo kuma kĩara-inĩ gĩkĩ. Gĩtũmi gĩakwa gĩa kwenda ũndũ ũyũ nĩ atĩ imwana ici, cithiaga ciara-inĩ, cikongania cuba na indo ingĩ cia mĩthemba ya brastĩki na indo ingĩ cia mĩthemba ya ngirathi, cigacitwatara kũrĩ makambuni na makambuni macio nĩ mahotaga kũhũthĩra indo icio nĩguo magathondeka indo ingĩ. Ũndũ ũcio nĩ ũtaithagĩrĩria mũno kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie.

Mbicainĩ ĩno tũrona timu igĩrĩ cia mũbira wa magũrũ irĩa cirengĩra kĩharo nĩguo cithake, ihinda rĩakwa rĩa mbere gwĩka ũndũ ũyũ ndagĩkire ndĩkĩrathine kĩa gatandatũ thukuruinĩ wa mũthingi na maũndũ marĩa ndagerereire nĩ atĩ tondũ ndĩakĩmenyaga ũrĩa mũbira ũthakagwo weega nĩndahĩtagia mũno na ngarũtwo kĩharoinĩ no nĩndathire ndĩthomithetie na ngĩtuĩka mũhuri wa mũbira mwega nangĩhũra mũbira kuuma hĩndĩ ĩyo nginya rĩrĩa ndarĩkirie kĩrathii gĩa kanana thukuruinĩ ya mũthingi.